Ee itanamba gwĩciria ũrĩa ingĩaka gatemu gakwa ga kũĩga thamakĩ ndambire ngĩrora nĩ position ĩrĩkũ njega na kũmenya nĩ material irĩkũ njega ũngĩhũthĩra he gũthondeka ndemu ũndũ ũtengĩthondeka ndemu yaku ya Kũiga thamakĩ ĩcoke gũtuĩke nĩ ĩraruta maĩ. Koguo na nginya wambe wethe material iria ciagĩrĩire na quality ĩrĩa ĩna bata ya gũteithia atĩ thamakĩ yaku ĩ hau nĩgũkorwo ĩmenyereirwo wega na maĩ maku matiraitĩka, matirauma, mehau wega. Thamakĩ yaku nĩ ĩgũkũra wega ĩtarĩ na kĩndũ kĩramĩthumbũra.

Thamaki warĩkia gũthondeka weega gatemu gaku, no nginya ũthondeke ũndũ cirĩikaraga na na ũrĩa cirĩtũrĩkagia matumbĩ macio, maĩ mategũtherera ũndũ mangĩkua matumbĩ macio. Ĩgatuĩka matumbĩ maku maika ona matumbĩ maku maikarĩte hau, thamaki ciaku nĩigũciarana wega, nĩguo wone umithio thĩiniĩ wa thamaki ciaku, mahinda marĩa mothe ũkũrĩithia thamaki ciaku.

Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, maũndũ ma green house nĩmokĩte mambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Kũringana na ũrĩa kĩrĩmo kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩma mahinda mau ma mbere. Green house nĩtuĩkĩte rĩu nĩyoereirwo nĩ andũ aingĩ, na makona ĩrĩ njega ũkĩria-inĩ wa indo ciao, tondũ ona wĩiti-inĩ wa natharĩ, ũrĩa twaitaga mbendi-inĩ tene, rĩu ũngĩkĩra trey inĩ ciaku wĩige thĩiniĩ wa green house kũu mĩrimũ ndĩkoragũo ĩ mĩingĩ ta gũkũ nja ũrĩa mĩrimũ ĩkoragũo ĩ mĩingĩ. Tũge akorwo nĩ tũtambi, ti twĩingĩ ta ũrĩa tũtambi twa gũkũ nja tũkoragwo mahinda kwa mahinda. Gũkũ nginya nĩtũrehagũo nĩ rũhuho, hĩndĩ-ĩrĩa ũkũrĩma ũrĩmi wa nja, no green house nĩyũkĩte ĩkahũthia ũhoro, ĩgatuĩka rĩu nĩrarehe maciaro igana kwa igana, hĩndĩ-ĩrĩa ũgũtuĩka nĩwamĩaka weega, ũndũ ĩtegũkorwo ĩkĩingĩria mĩrimũ kũu thĩiniĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ũgũkinya nĩkũgetha thamaki ciaku, no nginya ũcagũre ĩrĩa nene nene, ũhũthĩre neti ĩrĩa yagĩrĩire ũndũ atĩ ũngĩnyita gathamaki karĩa kanini nĩũgũkanyita ũgacokie maaĩ-nĩ gakũrakũre ũrute ĩrĩa nene ũtũike nĩwamĩtwara thoko-inĩ ĩgũrwo ĩ yo nĩ bainda yaku mahinda-inĩ macio. Ũngĩtuĩka nĩ ũkũhũthĩra mũtego ũrĩa wa kũhũang'a ũmĩtihie, nĩ ũkũmĩkĩra irema no ũngĩhũthĩra neti, neti nĩ ĩgũgũteithia tondũ ũkũmĩnyita wona nĩ kanyiha no ũgacokie maaĩ-inĩ tondũ no ũkĩnyite twana no ĩria wakĩnyita nene ũgatuĩka nĩ wagĩciruta cigagĩtuĩka nĩcio ũratwara thoko-inĩ ĩyo ĩ hakuhi nawe wendie nĩguo ũkĩone ũmithio biacara-inĩ yaku.

Ũkĩanjĩrĩria kũiganania mathabu maku no nginya ũmenye kĩndũ kĩu ũrĩa wakĩgũra tiguo ũngĩtuĩka wa no nginya wethe quality ĩrĩa mũtaratara na kĩndũ kĩrĩa gĩkinyanĩru kĩrĩa ũrabatara kũhũthĩra. Akorwo nĩ thogora-inĩ wa indo no nginya ũgũre kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire ndũkagũre kĩndu gĩtagĩrĩire gĩtuĩke nĩ gĩgũkũrehera hathara mwako-inĩ waku kana indo-inĩ ciaku cia irio, kwoguo no nginya ũgerie kũiganania maũndũ maku wega ndũkahũthĩre mbeca nyingĩ kana ũhũthĩre nini ũgũre ngirĩndi ĩrĩa itagĩrĩire kũhũthĩka.

Thĩiniĩ wa mbembe ĩno tũmĩtaga gathirikari. Na hĩndĩ ĩrĩa ũgũgĩtuĩka nĩwamĩgetha no nginya ũkĩmĩũmithie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kuoguo no nginya ũkorwo na mĩtaratara mĩega ona ya gũkĩmĩũmithia. Ũmĩige handũ ĩtegũcemania na maĩ, kana ĩtekũhutio nĩ kĩndũ kĩngĩtũma ĩbuthe, kuoguo ũmĩmenyereire weega nĩũgũcoka ũmenye ũrĩa ũngĩmĩthandũra, nĩguo ũmĩige thitoo-inĩ ciaku wega, ũndũ atĩ rĩrĩa watua kũhũthĩra no gũtahia ũrĩtahagia, mahinda marĩa magĩrĩire nĩguo ũkinyanĩrie wĩigĩrĩrĩki wa mbembe ĩno.

Ũcio nĩ mũndũ wĩ mũgũnda wake, maĩ manjĩtie kwaraha, rĩu no nginya ũngĩtuĩka nĩũgũgĩthondeka mũgũnda waku, ũrĩa maĩ matekwaharĩra mĩmera yaku, ĩtuĩke ya gũthũka. Ũthondeke ũndũ maĩ marĩũkaga na makahĩtũka matige kwarahĩra irio ciaku, itigatuĩke nĩigũtorio nĩ maĩ mahinda marĩa magĩrĩire, hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩma kĩndũ, indo icio itigabuthe kana ithũkio nĩ maĩ, tondũ nacio mũmera ndwendaga maĩ maiingĩ magũikara hau, nĩguo mũmera waku ũkũre kahinda karĩa kagĩrĩire

Ũrĩithia wa thamaki no ta ũrĩmi ta ũrĩa ũngĩ, biacara ta ĩrĩa ĩngĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũgwicokanĩrĩrĩa wega nĩ ũgũtuĩka nĩ wa rĩma thamaki ciaku to nginya gũtuĩke kũrĩa ciumaga nĩ inyihĩte onakorwo maria-inĩ igĩtegagwo no nginya cituĩke nĩ ihukĩte kũringana na icio nĩcio tũowĩ tene nĩkuo cirutagwo, no rĩu andũ nĩ matuĩkĩte agũthondeka ndemu ciao miciĩ na gũtuĩka nĩmararĩithia thamaki na magatuĩka nĩmarakĩona baita nene o na makĩria kũringana na thũgũrĩ ĩyo ya ũrĩithia wa thamaki.

Kũringana na andũ arĩa me ga space kanini ka mĩgũnda nĩmatũĩkaga nĩmegũthondeka nyamũ ta ĩ no, yagũtũĩka nĩmekũhanda thũkũma ciao o haha mũciĩ-ini nyumba-inĩ atuĩke rĩu tondũ ndakĩrĩ na handũ hanene hagũkĩhanda na arĩa magĩikaraga bũroti, nĩmegũthondeka nyamũ ta ĩ no matũĩke a kũhanda thũkũma ciao na indo irĩa ingĩ hihi mangĩbatara haũ ũguo tũindo twa riko ta gĩtũngũrũ, nyeni, thibinanji, managu, tũindo mũthemba ta ũcio, nĩguo tũtuĩke ndarathiĩ kũgũra nyeni hĩndĩ ciothe na ena handũ hake angĩrutĩra wĩra ũcio.

Ũyũ nĩ ũrĩmi o wa andũ arĩa me tũburoti tũnini. Kana o kanyamũ kanini ũngĩthondeka haku ga tũtuĩka nĩ warĩma indo ciaku cia riko. Indo ta nyeni, thoroko, managu, terere, itũngũrũ na tũindo tũnini ũguo tũrĩa tũhũthĩkaga thĩiniĩ wa riko hĩndĩ ĩrĩa tũnyamũ tũtangĩkũhũmia akorwo nĩ ta kũhe maĩ. Nĩ kanyamũ o kanini kangĩgũteithia ũtige gũtũĩka atĩ no nginya ũgũrage mboga o mũthenya o mũthenya. Ũtuĩke nĩ warĩma ciaku cia mũciĩ, tondũ cia mũciĩ nĩcio njega ona gũkĩra icio cia kũgũra ndũĩ ũrĩa cihandĩtwo nakũu.